Ma en kuon galot skuma gi tong' molos maber. Ma chiemo maber ahinya kendo en chiemo makichamo to ber koriwe kanyakla e san achiel kata e tawo. Kendo seche ma ichame bende ber ka ibet mos ma ionge gi wingni koni gi kocha mondiwinj mit mar chiemoni e yo mong'ith.

Maendi en alwora mar ng'at maduong', ng'ama ng'ongo onyalo bet ng'ama ng'ongo e sirikal kendo gedo mare oken kit gedo manyachon mae en kit gedo manyasani kendo ineno ka owich rangi maber mowinjore kendo moromore kod udi mantiere kaendi. Ng'aniendi oketo kombe oko nikech entire kod welo moko madwalime kata mane yo mabiro mondo omi owende. Omiyo wendegieki odwa ni kochopo ka to giyud thuolo mar bet kodgi kendo ogo kodgi picha kagibet e liare mare kagigoyo mbaka achiel kachiel.

Ma en duol ma ochung ne ndiko jopuony e kenya, ka gitimo lendo ma ayanga ni gindiko jopuony manyieny kendo jopuony mamoko bende igolo ka itero gi kuond mamoko. To bende maberie moloyo en ni, jopuony mamoko igolo e ngas magisebedo kagitiye mapiny ka ithulo gi malo, e ngas mamalo, matiende ni iketo gagas ma malo boro gi pesa maber, kaachiel kod yuto mag omenda balang' moloyo mago magisebedo ka giyudo ka gin e ngas man piny.

Chiemo ni inyalo ngiewo mogo, mogo ma ibago, kendo kisengiewe to inyalo ngiewo thowe, to iriwo gi mogo no seche ma ibage kaachiel kod pi maliet mose mur. Seche ma ibage no ka iketho thowe, to thowe biro miyo mogo endo kuot. Bang thuolo machuok, ka mogo no osekuot to ibiro kawe to ing'ado matindo tindo. Kiseng'ado matindo ka intie kod moo maliw, inyalo keto e kendo ni kisechwako ma moo omako mach maber to inyalo bolo matin matin ka itedo ka igolo.